Ore osupuku, oti olpolosie le kenya o uganda na osupuko le migingo ,ninye oti olpolosie le kenya o uganda.

yiolo tosai entedekenya, na ketii onkurujiruji, ore pelo aku dama na kelo enchan asapuku, neoshu si enkiti olong',ore tenteipa na keishunye enchan, na kiaku si keti inkuti atambo,